Noton sikotesak beitab tukuk chekioldo ko amun en agenge ko katesak kobosok tukuk choton chekioldo en market koyoe noton kotesak beit ako nebo oeng ko kayach ingunon amun kates sirkalit noton nebo Kenya tukuk chekioldo kotes tax ichoton komuche koik Kali tukuk choton.